Oret nekararan nekiriben tililindo koyon keam tukuk chekororon ana tukuk chetililen kou lokoek koyoche iun komeam koyoche koraa omitwokik beek chechoben omitwokik koyoche kotililen. Kora en omitwokik chuton koyoche kotulil olekichoben anan yoche kotulil kit agetutuk neichoben omitwokik chuton. koraa yon kechob omitwokik kuk kii koyoche inde olekararan ole moityin tyongik anan asimayachekitun, yoche irib en oret nekararan koraa simanamin mionwek chechang koyoche iun eut sait agetutuk missing koyon imoche iomishe koyoche iun eut ak sobunit. Yon kerip chii tililindangungi komorikin miondo agetutuk, yon tilil koraa kongung koboru kole itinye tililindo nekararan missing ko en lokok kuk, miten lokoek chon kiolote en tukoshek koyoche ibu akinyeun siome. kararan ingerib omitwokik ko kororonekitun.

Kiit ne kiyoe koyoche koik kipagenge sigik akmwalimuinik ab sugul. Sikotoretok lagok amun ingomoik kipagenge komatot kotestai sugul komie, yoche kotindo chorwandit amun toreti lagok kywak konete komokin sobet ne kararan en tai, kora sigichuton koyoche kobendi sugul abakora bokokere lagokwak kole tos testoito ono tai tos igildoge ano lagok kywak mising koyon tindo tiemutik lagok koyoche kobendi sigik chuton bakoswa lagok kywak kole tos igildo ge ano, tos mure ano lakwenyin. Kora yon mi lakwet ne kaibut en sugul koche komi mwalimu ak sigindet asikong'alalen amun mokin sobet ne kararan.

Banganet ab yetunotet ab lagok amoche yon kagoit kenyisiek negit somok netai koyoche kokakonam sugul anan ko kakonam somanet kora lagok yon kagoyechegitun, koyoche kinet imbar, yoche konai kole kitemdo ano anan tos kisemberto ano tuguk chemi mbar kora lakwet inoyetu koyoche kinet sugul, yoche konai kole sugul ko kit nekararan. curriculum age en lagok ko yoche kinet kelenchi kitegisisie kitegisi chito ne kagoet mising en inye. Yoche kinet kosib oret ne kararan singoetu lakwni ko kigonai che yachen ak che kororon yetunenywan kora koyoche kinet kelenchi ichechu koyach icheju ko icheju ko kororon ak kosib oret ne karara ana oret ne nyolunot banganenyun age agose to somonso anan ta igilge mising asitun komoseretyo en sobenywan, yoche konaikole kararan ingesoman anan kararan ingikilge.

Oret netot acham kot mising ko mara yon kabaii kiyagik kyuk anan yon kager kiyagik kyuk amun kinyorunen rabinik, kelchin neo anan kinyorunen chepkondok che chang. Mising ko cheu ngokaik anan arek ab ingokaik kokororon ingeker anan ingeteki choget ne nenywanet asikeboe en yoto, kosir ngemeto amun mara koib chesireret anan koma tiong'ik chebo timin agere kooret ne kararan ingetekyi choget ne nenywanet asi kinogu beek en yoton ak kebutyi che kyome anan ak kebutyin chengek en yoton. Ogere kotoreton niton mising kinyorunen kelchin neo en sobet.

Kiit ne kibucnhi komonut kot misng en ane ko kimi kasarta ne kiobute bandek agur biikab koket ana biikab gaa konyo ko toreton, kobwa iman konyo kobutwon bandechukan kobek ago kimotinye rabishek ole siogochi ichek konyo kotoreton oger eole bo iman inge iik kipagenge ak chi age tugul anan ak chitab kokwet. Kararan mising ingeik kipagenge akchi age tugul anan ingesikige tupchondit ak chi age tugul anan chi nebi kokweng'ung ketoretokse en tuguk ch ehcnag misng koyon itinye kasi en kong'ung kobwone kotoretin en muguleldo ne kararan. Kora yon tindo ak inee chi age tugul ko yoche iwe oginye ibe itoret amun kigonyo konyokotoretin ak inye. Niton ko kibunchi komonut kot misng en ane amun kibwa kotoreton kimoto amuchi anagen abut bandechuton. Kiabiabitunen noton ak ogere ole bo komonut.

Temik che chang ko kigonyor konetutik che chang anan kogikonyor ng'omnatet eo mising ko yon temeisie en mbarenyin, ko kigonai kole mbarani kotamin tuguk cheu biasinik anyoru che tyan tot yoche inai ile tos mbarani ogereri anan ogopi somine, temik che chang ko kigocham ingokop bandek amun kere korurtosbandek kot mising mou yon kagikerer komuch koik mobek ele oo. Niton ko konetutik kora en temik che chang , ane ko kiranai amun tuguk en mbarenyun anoi ole tos anyoru che tyan anan tot ages che tyan. Niton ko kigotoret biik kot mising yon itinye ng'omnatet ne neng'ung'et siboishen kora yon kamin tuguk cheu biasinik anoe ole tore arowek ata asibobit ana asibasember ng'omnatet ko kiit ne toreti biiik inaen tuguk che chang.

Kerenyun akere kobo komonut miissing ingeik kipakenge ak temik alak tugul, missing ko temik chombo kokwengung anan temik chebo koreng'ung ketoretokse, missing komara yon itinye kazii anan ya mara mi tugun chebute en mbar akikur temichu kobo kokweng'ung kobwone kotoretin noton koboru kele otinyengee tupchondit nekararan ak temikab kokweng'ung niton kokararan amun imuch oyai kit neu morik ak temichoton yon mara kotindoo ake kazii kobute bandek koyoche iwee itoret asikoron, yon ibute agibyee kobwa kotoretin niton kokararan kot missing en temik alak tugul, temik alak cheu chepyosok kobwonee kotoretin ,missing koyon ibute tuguk cheu bek anan mosong'ik kobwonee ichek kotoretin kokesun ko yon tindoo akichek koyoche iwee akinyee amun kikabwa en cheguk niton kokit nekararan kot missing en temik niton kobo komonut kot missing.

Mbaret nyun kokironyorunen kelchin neoo kot missing amun yon ingen chii itemisye ana yon ingen ikol tuguk kuk komoite kele keseret amun tuguk choton chekeimin en mbaretng'ung ko koron korut kotoretin amun imuch ialde ak inyorunen gee chepkondok anan rapisiek cheitorengee kinyorunen kelchin neoo kot missing, missing it ko yon kemin tuguk cheu ng'endek ko mara kemin korokoro nekit oeng ko koron kebut ng'endek chuton ih konyilokse chekokemin iytos kochongoitu chuton kotoreti biik kot missing. Mbar kora koyoche kerib kokaranit yoche ketem en oret nekararan sikoron kemin minutik kuk ih korutu en chong'indo ak korut kokororonekitun, kora yan ketem yeu riret ak imin tuguk cheu buyasinik ko koron koitos buyasinik chuton ana chongoitu kot missing nyilen chekokemin

Ole oripyoi imabrenyun oripe en oret nekararan oteme ak angot ko kararanit ak oste tukuk tukuk chemeii imbar chu koiwek anan ketik sikomaimin yon ibemine tukuk. Koraa imbaret non kowoo kochortagee koyoche igerer imur siyemin tukuk kuk koiwiche beek anan komoiwiche kii agetutuk noton ko korun ko korun komokonin asara. Yon kinome imbaret koyoche ketem korong ak kitakibur nekit wikishek oeng kinam kesembee koraa angol kogeny kisto tukuk chemeii imbar sikorun kemin tukuk kuk ak inde kotoldoloiwek kobwone kokoronekitu amun momii kii nekaim minutik kuk. Koraa imabrenyun oribe asimoet timin anan asikomachanga chemasai amun korun kemin tukuk en imbaret nekachanga chemasai ko korun Kotor.

Temikab kokwenyun kotinye ngomnotet neo ana tinye keret neo kikonai kole ingomin imbarenyin kotos nyorunen keljin anan anan monyoru ngomnotet ko kit netoreti bik kot missing, yoche koraa inai ile tos imbarengung koburto Ono tos kochortagee anan kimurok sindemine tukuk kuk anan minutik alak tukuk koyoche inai ile tos ikere.